Mbeũ cia velvet nĩirĩ mahũthĩro maingi, na wambere nĩ kwagĩrithia tĩĩiri na nĩũndũ wa ũrĩa ĩhumbagĩra tĩĩri ũkaremwo nĩ gũkuwo nĩ maĩĩ kana rũhuho. Ningĩ nĩũhotaga tĩĩri kũgĩa na ũnoru makĩria. Wakerĩ nĩihũthĩkaga ta irio na ũrindagwo maĩĩ-inĩ kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire kana rĩgathe cigatherũkio nĩguo kũruta ũrũrũ na indo iria cingĩthũkia mwĩrĩ. Wagatatũ nĩihũthikaga ta ndawa cia tene ndawa cia kĩmerera kũrĩ mĩrimũ ĩmwe ya mĩikarĩre ta mũrimu wa cukari ĩkahota gũtũma cukari ũcio ũikare kũringana na ũria na ithimi iria ciagĩrĩire. Na wakana nĩhũndĩka nĩithondekaga indo ta maratathi ma mabuku na nguo, na ningĩ nĩihũthĩkaga gũthodeka indo ta mĩkwa.

Karati ĩikaraga thikũ mĩrongo mũgwanja nginyagia thikũ mĩrongo ĩnana kuuma rĩrĩa mbeũ ciaitwo natharĩ-inĩ nginyagia mũthenya ũrĩa ikagethwo. Na thĩiniĩ wa thikũ icio, thikũ cia mbere nonginya wambe ũgitĩre natharĩ yaku rĩngĩ na kũigĩrĩra nyeki nĩguo kũgi, kũgitĩra mbegũ icio kumana na riũwa, kana mbura nene kana rũhuho. Na karati ciarĩkia kũgethwo, no nginya wambe ũcithambie kũruta ndoro ĩrĩa ciĩnayo kana tĩĩri, ningĩ ũrenge mahuti marĩa yagethwo namo, na okoro nĩcia kũhũthĩra mũciĩ-inĩ, nĩcigagwo kĩrĩrĩ-inĩ no nonginya wambe wĩikie karatathi-inĩ gataraingĩria rĩera kana maaĩ, na ũgacoka ũgaciga kĩrĩrĩ-inĩ nĩguo itigathũke naihenya. Cia thoko nĩcigagwo handũ hahehu, na ci, na cigaikara kwa ihinda rĩa nginya mweri ũmwe itarĩ ciathũka.

Mbegũ cia mababaĩ nĩ ihũthĩ, nĩ hũthĩrĩte na njĩra nyingĩ, na wa mbere nĩ gũciũmithia wega na gũciĩkĩra natharĩ-inĩ na gũtungata wega nĩguo cihote kũũma mĩtĩ ingĩ ya kũhanda nĩguo irute matunda ma mababaĩ. Wa kerĩ nĩ heaga kũrĩ ngũkũ na bata nĩgetha kũnina mĩnyoo, ona ningĩ nĩ ndukanagia na irio cia ngũkũ na bata, nĩguo gũciongerera hinya makĩria na gũtũma ngũkũ icio na bata igĩe na ũritũ na kwa ihinda inini mũno. Na ningĩ nĩ cĩhũthĩkaga mũno harĩ andũ aria mena tũronda twa ndaa, magathĩa mbegũ ici ringĩ ta mbegũ ithatũ ũguo na ũgekĩra irio-inĩ iria ũrarĩa na ikahota kũnina ũrũrũ wa tũronda tũu twa nda.

Nĩndĩte njũgũ ya cia ũgĩkũyũ thĩinĩ wa irio ngũrani ngũrani. Nĩndĩmĩrĩte ĩ gĩtheri-inĩ ningĩ mũkimo-inĩ na ĩrugĩtwo ĩta gĩtoero kĩa irio ta cabaci kana mũcere. Na nĩirĩ na ngũrani nene mũno na mboco ĩno ĩngĩ ya kawaida. Wambere nĩĩkoragwo na kamũnungo. Wakerĩ nĩkoragwo na kaũrũrũ angĩkorwo ndĩnarugwo ũrĩa kwagĩrĩire na wagatatũ nĩ ĩkoragwo ĩtari na cama ũcio mũnene no nginya ĩkĩrwo indo nyingĩ cia kwagĩrithia cama ũkĩringĩthania na mboco cia kawaida.

Mĩthemba ĩno ĩrĩ ya cai, harĩ niĩ nĩ ndĩmĩendete njigananĩirie, tondũ wa mbere ndugaga cai kũringana na kĩrĩa ndĩrenda thĩinĩ wa mwĩrĩ wakwa, harĩ mũmera wa tĩri wa ngirini, nĩ hũthagĩra mũno rĩrĩa ndĩrabatara gũtheria thakame yakwa, na kwoguo ngaũtherũkia na nganyua itekĩrĩte cukari, na ningĩ nĩ ũndeithagia kũnyihia ũritũ wa mwĩrĩ, wa kerĩ harĩ mũmera ũyũ ũngĩ wa cai, nĩ hotaga kũruga naguo turungi, na nĩ tawakũnywa hĩndĩ ĩrĩa ndokĩra, kana rĩrĩa ndanyota mũthenya-inĩ kana ona ũtukũ, kwoguo mĩthemba ĩno ĩrĩ ya cai, nĩ ndĩmĩhũthagĩra na mĩthemba maita o hakuhi ũndũ ũmwe, kũringana na kĩrĩa ndĩrenda ĩndeithie thĩinĩ wa mwĩrĩ.

Gũthũngũra nĩ gũkoragwo na bainda nyingĩ harĩ mũmera ona ningĩ hari mwene mũgũnda, na wa mbere nĩ ĩhotaga kũgitĩra mĩrita ya mũmera ũcio ũrahandwo nĩgũo ndĩkahote kũmunywo nĩ maĩ kana rũhuho. Ningĩ nĩ ĩhotaga kũnyihia ũhũthĩri wa maĩ marĩa marahũthĩka tondũ matikũnyuo mũno nĩ riũa. Ningĩ nĩ ĩhotaga kũgirĩrĩria ria gũkũra na kwa ũguo mũrĩmi ndahũthagira mbia nyingĩ kũrĩmithia kana ona kũhũthĩra ndawa cia kũnyihia ria. Ningĩ nĩ ĩteithagia harĩ kũiga ũrugarĩ ũrĩa wagĩrĩire mĩrita-inĩ ya mĩmera nĩgũo ndĩgathĩe igũrũ mũno na mũmera ũremwo nĩ gũciara ũrĩa kwagĩrĩire. Na oho nĩ ĩhotaga gũteithia tĩri mũno tondũ nyeki ta ĩno yabutha nĩĩhotaga gũkorwo ĩgĩhũthĩka ta thumu thĩĩnĩe wa tĩri-inĩ na ũguo ĩkongerera, ĩkongerera harĩ ũrĩa tĩri ũrĩ mũnoru.

Ngwacĩ thĩiniĩ wa bũrũri witũ, mũno ikũragio na njĩra ya kũhanda mĩrĩyo, na wa mbere nĩ kũharĩria mũgũnda ũkenja mĩtaro, ũkaiganĩria wega, tondũ nĩ ũrabatara gũkorwo na tĩri mũriku biũ nĩguo gwacĩ ĩhote gũciara, koguo wagĩa, ũkamba ũkagũra mĩrĩyo, ũgacoka ũkamĩtinia kũringana na, na ũrĩa yagĩrĩire, na warĩkia kwenja mĩtaro ũgathiĩ ũkĩhandaga kũringana na gĩthimi kĩrĩa ũhetwo, na kuma hau ũgathika mĩrĩyo ĩyo na ũgathiĩ na mbere kũrĩmĩra, o ũgĩthikagĩrĩra nĩguo kũhe kũhe mĩrita tĩri wa kwĩigana wa gũciarana, na nĩ ĩkagĩrwo thumu no timaita maingĩ, rĩngĩ tarita rĩmwe ũkĩhanda kana rĩrĩa ũrarĩmĩra.

Thageti nĩ ĩkoragio gĩcigo-inĩ gĩakwa no ĩkoragio nĩ andũ anini mũno arĩa mekĩrĩire ũrĩmi wa mahiu ta ng'ombe na mbũri na nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithia ng'ombe kũgĩa na iria rĩingĩ kana ona nginya mahiu makahota kũgĩa na ũritũ na ũgima mwega rĩrĩa irarĩa mũmera ũyũ. Ningĩ nĩ ĩteithagia tĩri na njĩra nene mũno kwagĩrithia ũnoru wa tĩri, nĩe nĩ hũthagĩra thageti ndĩmĩgũrĩte thoko-inĩ ya gũthondeka carandi ya kũrianĩria na irio iria ingĩ na ningĩ nĩ njĩkĩraga thĩĩniĩ wa maĩ nganyũa maĩ macio tondũ nĩĩtĩkĩtio atĩ nĩ ĩhotaga kũhonia mũrimũ na mĩrimũ mwanya mwanya.

Ĩno nĩ ng'arĩ ya mũthuuru na nĩ mũthemba wa thigiriri ũrĩa wĩtagwo ũguo nĩũndũ wa marangi maingĩ marĩa ĩkorawo nayo. Na kũringana na maũndũ marĩa njiguĩte, wambere nĩ, nĩ ĩhotaga kũrĩa tũtambi na koguo nĩ ĩigagwo nĩ arĩmi arĩa marĩmĩte kũndũ kũnene maka, ci, nĩguo ĩkamateithia kũrĩa tũtambi tũrĩa tũrathũkia irio ciao. Ningĩ nĩ ng'arĩ ya mũthuuru nĩ ĩhithaga mũno thĩiniĩ wa hakuhĩ na harĩa andũ makĩte ta nyũmba-inĩ ũguo, na no ĩkorwo ĩkĩgiria andũ gũikara ũrĩa kwagĩrĩire tondũ, nĩũndũ wa kũmaratha. Ningĩ rĩrĩa yarakario kana yacogothwo nĩ ĩrutaga kĩndũ kĩhana ta yerũũ, na kĩngĩ kinya nguo-inĩ gĩtiumaga naihenya na kwoguo nguo icio ikagaca.

Mũtĩ wa njũgũ cia ũgĩkũyũ mũno ũkũragio nĩguo andũ mahote kũrĩa njũgũ icio thĩiniĩ wa irio mũthemba ngũrani ngũrani, no mũno mathangũ matiĩkĩrĩirwo na njĩra nene. No he andũ mahũthagĩra mathangũ macio rĩrĩa mũmera ũcio ũrakũra, nĩguo ma, magatua na makaruga ta nyeni cia kawaida na makahota kũrĩanĩria na kĩndũ kĩngĩ. Nĩ kwĩrĩkaga atĩ nĩ ũteithagia mũno harĩ kũgacĩrithia ũgima mwega wa mwĩrĩ. Na harĩ niĩ ndirĩ ndamaruga gwakwa mũciĩ, tondũ ngoragwo njĩkĩrĩire mũno kũruga njũgũ cio nyene no ti mathangũ.

Rangi wa matunda ma kahũa nĩ kũonanagia thitĩnji ĩrĩa mũtĩ ũcio ũkinyĩte harĩ gũciarana na rĩrĩa matunda mahana ta rĩera nĩkũonania atĩ nĩ hĩndĩ maciarwo na kwa ũguo no nginya mũtĩ ũcio ũkaheo kĩrĩa kĩagĩrĩire nĩguo ĩhote gwĩkĩrĩra wega thĩĩnĩe wa kũgĩa na matũnda macio na rĩrĩa manjĩrĩria gũtunĩha kana gũtũĩka rangi wa yellow nĩkũonia mũrĩmi atĩ nĩmagĩrĩirwo nĩ kũgethwo tondũ rĩu nĩmakinyanĩĩrĩe ma gũtwaro thoko-inĩ kana kĩganda-inĩ nĩgũo mathĩe na mbere na kũmithio na kuongererwo kĩrĩa mangĩongererwo na macini-inĩ na gũthĩo nĩgũo ĩhote kwenderio andũ ngũrani ngũrani.

Mũmera ũyũ nĩũkũragio mũno nĩguo mathangũ maguo mahote kũhũthĩka ta, harĩ kuongerera cama thĩiniĩ wa cukari kana ũcũrũ, mũndũ atekũhũthĩra cukari ũrĩa mũgerie macini-inĩ. Na ũguo nĩ ĩteithagia mũno andũ arĩa me, matarĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ kana mena mĩrimũ ya kĩmĩtũrĩre ta mũrimũ wa cukari, makahũthĩra mathangũ maya handũ ha cukari ũrĩa ũgereirio macini-inĩ. Ningĩ ũthuthuria nĩũhĩtũkĩtie atĩ matha, kũhũthĩra mathangũ maya harĩ kuongerera cama maaĩ-inĩ kana cai-inĩ gũtirĩ na ũndũ o wothe ũngĩthũkia, ũngĩthũkia mwĩrĩ kana ũgima mwega wa mwĩrĩ. Na koguo andũ arĩa mena mĩrimũ nĩmakũhota kũhũthĩra mũmera ũyũ kwagĩrithia ũtũũro wao, ũguo makahota kũrĩa irio o hakuhĩ cia andũ arĩa angĩ ta cai wĩna mũcamo mwega. Na ningĩ mũmera ũyũ nĩ ũteithagia tĩĩri rĩrĩa kwarahĩte, ũgakaorwo ũgĩteithia maaĩ macio maho, makorwo makĩ, makĩgerera naihenya matekũikara hau mũmera-inĩ.

Thermometer ya kĩara nĩ koragwo ĩgĩteithia na njĩra mwanya mwanya, na wambere nĩ kũrora kana ũrĩa mahuti macio marathiĩ na mbere na kũrĩo nĩ bacteria kana nĩkũrathiĩ nambere ũrĩa kwagĩrĩire. Ningĩ nĩ kuonagia mũrĩmi kana ũrugarĩ gĩkĩro kĩa ũrugarĩ kĩrĩa kĩagĩrĩirwo nĩkĩo kĩrĩho thĩinĩ wa mahuti macio na kwoguo nĩ ekũhota kwongerera kana kũnyihanyihia nĩguo hĩndĩ ĩrĩa mahuti macio marahĩa mathiĩ na mbere na kũhĩa na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ningĩ nĩ hũthĩkaga kũrora kana mahuti macio nĩ marĩkĩtie kũhĩa, nĩguo mahote kũhũthĩka ringĩ mĩgũnda-inĩ kana harĩa mũrĩmi aratanya. Ningĩ oho nĩ yonagia mũrĩmi kana hena rĩera rĩa kũigana rĩa bacteria gũthiĩ na mbere na kũrĩa mĩmera ĩyo na gũthiĩ nambere na kũmathondeka nĩguo ĩhĩe wega ya kũhũ kũhũthĩka ta thumu mĩgunda-inĩ.

Mũmera ũyũ wa njũgũ ya mbembe nĩ ũkoragwo na baida nyingĩ. Na wa mbere, arĩmi nĩ makũragia nĩguo mahote kwendia njũgũ ĩyo ya mbembe nĩguo mahote kuona baida na mbia cia kũhũthĩra harĩ maũndũ mangĩ. Na mwĩrĩ-inĩ mũmeroyũ nĩ ũkoragwo na motungata maingĩ, na wa mbere mbegũ icio nĩ cihotaga kũhihinywo na macini ikaruta maguta. Maguta maya nĩmakoragwo marĩ mega gũkĩra marĩ, ma mũthemba ũrĩa ũngĩ tondũ matirĩ na, na kĩndũ mangĩthũkia mwĩrĩ nakĩo. Ningĩ mbegũ icio nĩ ihũthĩkaga na njĩra tofauti tofauti, wambere nĩ ciũmithagio na ĩgatukanio na indo ingĩ nĩguo cithondeke mũtu wocũrũ. Na ningĩ mbegũ icio nĩ irahũthĩka na njĩra cia kĩĩrĩu cia kũnyihia, mĩrimũ ya ũrĩa andũ maraikara, ũguo nĩ, nĩ ĩrindagwo maaĩ-inĩ na andũ makanyua maaĩ macio hamwe na mbegũ icio, ĩgateithia nda gũ, gũthiĩ na mbere na gũthĩya irio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Nzũũ kana njũgũ nĩ ikoragwo na bata mũnene rũrĩrĩ-inĩ rwakwa tondũ wambere nĩ mũmera ũrĩa ũkoragwo ũkĩhandwo kwĩna riũa kana kwĩna mbũra na ũgathiĩ nambere na gũciarana. Ningĩ nĩ mũmera ũikaraga ihinda inene ũngĩgatũgũtwo ũguo nzũũ icio nĩ igũtuo ihinda, ihinda iraihu mũno nginyagia mũtĩ ũcio ũgatemwe, na kwoguo wĩna bata mũingĩ mũno tondũ ndũrabatara gũtinda ũkĩhanda ohingo ohingo. Na mũno nzũũ icio nĩ cirugaga irio ta gĩ mũkimo, na ningĩ nĩ ikĩragwo gĩtheri-inĩ, ningĩ nĩirugagĩrwo ciana nĩguo gũciongerera ũgima mwega wa mwĩrĩ na kũrũmbũiya mũno nda ciao, tondũ mũmera ũyũ nĩ ũthĩĩkaga na njĩra nene mũno gũkĩra mũthemba wa mboco ici ingĩ kana njũgũ.

Thie ya mũthemba ũyũ mũtune nĩ ĩhũthĩkaga kũruga irio mwanya mwanya, na wambere nĩ ĩkĩragwo irio-inĩ ta cubangeti nĩguo kwagĩrithia mũcamo na ũrĩa irio icio cikũnunga. Na ngĩmĩruga nonginya njĩkĩre tũmaaĩ tũnini na hote kũmĩringithia mwaki-inĩ nĩguo ĩhote kũhĩa wega, nĩguo cama ũcio ũme na mũnungo ũcio ũme tondũ mũnungo ũcio nĩguo ũkoragwo wĩwa bata mũno thĩiniĩ wa irio. Ningĩ oho nĩhũthagĩra rĩmwe gwĩkĩra maaĩ-inĩ ma kũnyua nĩguo kwagĩrithia maaĩ macio mũcamo mũno makĩria, na ningĩ makahota kũhe mwĩrĩ, manufaa marĩa mwĩrĩ ũngĩgĩa, o ũndũ ũmwe norĩa ũngĩkorwo ũrugĩte thieno thĩiniĩ wa irio cia kawaida.

Kũrĩa mbamba irakũrĩo nĩ kwagĩrĩirwo gũkorwo na rĩera rĩa ũrugarĩ wa kuma ndigiri mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe ngina mĩrongo ĩtatũ na mũgwanja. Na no nginya gũkorwo na mbura njiganĩru ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩthĩe mahinda me mothe na ndĩkanyihĩre inji mĩrongo ĩrĩ. Na angĩkorwo ndĩgũkinya gĩkĩro kĩu, no nginya ũhũre maĩ ma ũrĩmi nĩgũo ĩthĩe na mbere na gũkũra. Ningĩ nĩ hagĩrĩirwo gũkorwo na riũa rĩra ara o mũthenya o mũthenya na makĩria rĩrĩa mbamba ĩragĩa na mahũa na ĩragĩa na mboni icio nĩgũo ĩgĩe na mbamba na ningĩ nĩkwagĩrĩirwo gũkorwo na tĩri mwega ũtaraiga maĩ maingĩ nĩgũo maĩ matikahote gũthũkia mũmera ũcio, na mbamba nĩ ĩkoragwo ikĩhũthĩka na jĩra nyingĩ na nĩĩkoragwo ĩgĩthondeka nguo nĩ ĩthondekaga indo ta citi cia kũĩhumbĩra na ningĩ nĩ ĩhũthĩkaga mũno thibitarĩ-inĩ gũthondeka indo cia kuoha ironda.

Ũrĩmi wa mahũa thĩiniĩ wa nyũmba ya gũikara wĩna bata mũingĩ mũno, tondũ nĩ ũkũhota gũtheria rĩera rĩrĩa andũ marĩ nyũmba ĩyo maragucia, ũguo rĩgakorwo rĩ rĩera rĩega makĩria, rĩtarĩ na rũkũngũ, tondũ ona mahũa macio nĩ matũmaga rũkũngũ rwĩnyitĩrĩre mathangũ-inĩ maguo kana mahũa-inĩ, ũguo nyũmba ĩgakorwo ĩ theru, ũguo andũ matĩngĩgĩa mĩrimũ ya kũhuhia, ningĩ nĩ mateithagia harĩ kũgemia nyũmba handũ hakũrehe mahũa ma plastic i, mũndũ kaiga mahũa macio na magatuĩka ma kũgũcĩrĩria nyũmba makĩria. Na matirĩ na hathara o yothe, tondũ gũtirĩ kĩndũ marabatara atĩ kĩnene, tiga gũitĩrĩria maaĩ, matirabatara thumu kana kĩndũ kĩngĩ, ũguo hatirĩ na hathara o yothe tiga bainda ĩrĩa ĩrarehera arĩa maraikara nyũmba-inĩ ĩyo.

Thamaki nĩ itegagwo mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa tondũ nĩkũrĩ andũ aingĩ mũno menjete marima ma kũiga thamaki nĩguo mahote gũkorwo makĩona baida thutha wa kwendia. Na mũno rĩrĩa thamaki icio irategwo, nĩgũkoragwo na neti citaiganaine marima ũguo nĩ kũhota kũruta thamaki iria ikinyĩte gĩkĩro gĩa gũtwarwo thoko-inĩ na nĩguo tũthamaki turĩa tũnini twaingĩra neti-inĩ ĩyo, rĩrĩa ĩragucio nanja thamaki icio tũthamaki tũũ tũnini tũgatigwo maĩĩ-inĩ. Oho nĩgũtegagwo thamaki kũndũ-inĩ kũrĩa kwĩna njũwĩ kana demu-inĩ ũguo andũ mathiaga na neti nokamba gũita irio either tũnyama tũnini kana irio mũthemba oro wothe iria ikũgucĩrĩria thamaki, nĩguo ikahota gũka neti-inĩ ĩyo na neti onayo nĩĩkoragwo na marima kũringana na ũrĩa mũrĩmi mũtegi arenda, ũguo nĩekũhota kũnyita thamaki cia gĩkĩro kĩrĩa arenda kũrĩngana na neti ũrĩa ĩigana. Ũguo thamaki nĩikũrũga neti-inĩ igĩetha irio icio na nĩguo mũrĩmi akahota gũcigucia na agathiĩ gũciharĩrĩa gũcitwara thoko-inĩ.

Kũrĩma mĩmera mĩingĩ thĩiniĩ wa gĩcigo kĩmwe nĩ gũteithagia mũno, na wa mbere ta haha hahandĩtwo mbũga na gĩtũngũrũ, tũtambi tũrĩa tũngĩkorwo tũkĩgũmĩra gĩtũngũrũ no tũremwo nĩgũgĩkinyĩra mũno tondũ rĩngĩ nĩtũra, tũtiratwarana wega na mboga. Na ningĩ gĩtũngũrũ nĩgĩkoragwo na mũnungo ũtũmaga tũtambi twĩ, twĩtheme mũno, ũguo mboga ĩno nĩ ĩkũhota gũkũra ĩtekũhuhĩrĩrio ndawa cia tũtambi na ĩhote gũkũra wega. Ningĩ oho, nĩ gũtũmaga gũtigakorwo na ria rĩingĩ mũno, tondũ gũtirĩ na handũ hanene ha ria rĩu gũkũra. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ tĩĩri nĩ ũrahũthĩka na njirerĩa yagĩrĩire mathangũ ma mboga mabutha, nĩ mekũhota kũhe gĩtũngũrũ kĩu kĩrĩa kĩagĩrĩire tĩĩri-inĩ, na ningĩ ona ma gĩtũngũrũ mabutha makahota gũkorwo magĩteithia mboga. Ũguo nĩ ũhũthĩri mwega wa mũgũnda gũtigĩrĩra atĩ kĩrĩa gĩothe kĩrahũthĩka rĩngĩ thĩiniĩ wa mũciĩ nĩkĩgũkorwo gĩkĩoneka onakorwo mũgũnda ũcio ti mũnene.

Mũthemba ũyũ ũrĩa ũcokaga gũtwĩka wa kĩgunyũ, nĩũkoragwo na hathara nyingĩ mũno, harĩ mĩmera-inĩ na mĩgũnda-inĩ, tondũ wa mbere, nĩĩkoragwo rĩmwe ĩkĩrenga mĩri ta ya mĩmera, na koguo mĩmera ĩkaremwo nĩ gũkũra, ĩkahoha. Ningĩ nĩ ĩthiaga na mbere, kũmwe ĩkanyita harĩ mũtĩ-inĩ wa mũmera, ĩgathiĩ ĩkĩrĩaga o kahora, ĩkĩgucagia maaĩ marĩa marĩ mũmera ũcio, ũguo ũkaremwo nĩ gũkũra makĩria. Ningĩ, rĩmwe rĩrĩa mahũa marathiĩ na mbere na gũkũra, nĩingĩraga ihũa-inĩ, ũguo itunda rĩrĩa rĩrakũra, rĩgakorwo rĩgĩkũra rĩtarĩ rĩega rĩna kĩgunyũ thĩiniĩ, na koguo ĩgathũkia thoko makĩria, ningĩ oho nĩ ĩthũkagia okorwo nĩ ta mbembe, ĩgathiĩ ĩkanjia kũrĩa rĩrĩa mbembe ĩrathiĩ na mbere na gwĩkĩra na ũguo ũgakora rĩngĩ, mbembe icio ciothe nĩciathũka kana igakorwo na rangĩ ũrĩa ũtagĩrĩire, ũguo ndũngĩcitwara thoko-inĩ.

Kũigĩrĩra mbeca mũno nĩ kũndeithagia mũno, tondũ nĩgũtũmaga nyĩmbe hote gũtũmĩrĩ mbeca wega, ngaga kwananga mbeca. Tondũ mbeca cia nginyĩra, nĩ ngũgayania, nyone iria ndĩrabatara gwa kahinda gaka, na icio ingĩ nĩ ngũhota gũkorwo ngĩiga, nĩũndũ wa mũthenya ũrĩa ũngĩ ngacibatara mũno makĩria. Na ũigithia wa mbeca ũũ, nĩkũndeithĩtie mũno gũkũra tondũ nĩ kũhotithĩtie kũgũra indo itangĩhota kũgũra na rita rĩmwe na mbeca ria ndĩrona. Ũndũ ũrĩa ũngĩ, nĩgũkoragwo ho na moritũ, tondũ rĩngĩ rĩrĩa ndĩrabatara mbecaicio hau hau, citingĩoneka hĩndĩ ĩyo, rĩngĩ nĩngwĩrwo njeterere thikũ ciganaona, nĩguo ngorwo ngũona mbeca icio. Oho nyingĩ nĩngoragwo ngĩrengwo o nini nini, nĩguo cia gũteithia arĩa maraigithia. Na koguoũgakora mbeca iria waigire, ticio ũgakorwo nacio hau mũico-inĩ.

Matukũ-inĩ ma hau kabere thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya, aikamba nĩo moĩkaine mũno na njĩra ya kũgura, na thũgũrĩ ya gũcenjania mĩrigo ona nginya a Tugeni, a Tugeni nĩ macenjanagia mahiũ mao na makahota kuona indo ta ũkĩ, na mabataro mangĩ, aikamaba nao nĩ macenjanagia ngombo, na nginya indo ta ũkĩ na makahota kuona indo ingĩ matakũragia gĩcigo-inĩ kĩao, njĩra ĩno ti njega mũno tondũ ũkĩrringithania na gũthogorana na mbeca, tondũ kĩrĩa ũracenjanĩrio na kĩo ti gĩa thogora wa kĩrĩa we wa heyana, ũguo rĩngĩ no ũcenjanie kĩndũ na kĩngĩ, ũkorwo rĩngĩ wainũka na kĩndũ gĩtarĩ kĩa mbeca nyingĩ na rĩngĩ we uneyanire gĩa thũgũrĩ mũnene, na ningĩ mbeca nĩ cihotaga kũiganania wega, tondũ andũ makĩhũthĩra mbeca mũthemba ũmwe nĩikũhota gũkorwo gũcokio irĩa ciatigara na no ũcihũthĩre handũ hangĩ, no okorwo nĩ gũcenjania mahiũ, kana kĩndũ kĩngĩ, no mahiũ matingĩtinio, ũguo no nginya ũkaneyana rĩngĩ ng'ombe na ũkaneyo kĩrĩa kĩ gũthũgũranwo na kĩo, ũguo tonginya ci korwo ciganaine , na koguo wahota gũte mbia nyingĩ kana indo nyingĩ gũkĩra ũkĩhũthĩra mbeca.

Bengi ya Chase Bank nĩyakoretwo ĩgĩteithia andũ a gatagatĩ-inĩ na nginya ikĩro cia thĩ gũkorwo makĩyũkĩrĩria, kũmahe marũni, ona nginya kũmaigĩra mbia ciao nĩguo mahote gwĩka thũgũrĩ wega makĩria. Na mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithathatũ, mũndũ wĩtagwo Seraki nĩekĩrire nenda-inĩ cia Twitter, atĩ kwĩ ciringi birioni ikũmi na ithano ciagĩte kuma mabuku-inĩ ma Chase Bank. Na kwa ũguo andũ makĩanjia kũria bengi ĩyo ĩmataarĩrie wega kĩrĩa gĩathiaga na mbere, no director a bengi ĩyo makiuga maheo kamweke ga gũthiĩ na mbere na gũtungatĩra Kenya, tondũ gũtirĩ ũndũ ta ũcio wathiaga na mbere. No thikũ itarĩ kũnene, bengi nene ye Kenya, nĩyathire na mbere na gũthũrima maratathi macio ma bengi ĩyo na makĩona nĩma kũrĩ mbeca citonekaga. Onagũtuĩka ũndũ ũrĩa mũnene mũno watũmire ĩgwe nĩ andũ kwaga kũmĩtĩkia mũno kũringana na ũrĩa Seraki augaga mbeca nĩciaiyĩtwo nyingĩ.

Mũmera ũyũ wa mwania thenge, nĩũkũragio na njĩra nini mũno thiniĩ wa gĩcigo gĩakwa, no arĩa mamenyete bata waguo, nĩmakũragia na njĩra nene mũno. Tondũ wa mbere, mũmera ũyũ nĩũhũthĩkaga na njĩra nyingĩ mũno. Nĩũhũthĩkaga harĩ ũrugi wa caai, na ũkarehe mũcamo mwega mũno thĩiniĩ wa caai. Ningĩ nĩũhũthĩkaga irio-inĩ cia mĩthemba yothe na nĩ ũkoragwo na maumĩrĩra mega thĩiniĩ wa mwĩrĩ. Nĩũteithagia ngothi, gũkorwo ĩrĩ nyoroku makĩria, rĩrĩa mũndũ arathiĩ na mbere na kũũhũthĩra. Harĩ niĩ nĩhũthagĩra mũno harĩ irio-inĩ iria ndĩraruga mũno makĩria nyama na nĩ nyama ya gũcina, ũguo nĩ nyambaga gũtherũkia nyama ĩyo ngekĩra mũmera ũyũ, ngareka ũcamũke wega, na yarĩkia gũcemũka, nĩguo riũ ngũcoka ndĩmĩcine na nĩ ĩrehaga kamucamo kega na nĩtũmaga nyama ĩyo ndĩgathũke na ihenya.

Kũrutĩra mbeca bengi-inĩ hau gĩcicio-inĩ, niĩ harĩ niĩ nĩnyonaga nĩ njĩra ĩmwe ĩngĩtũma mĩkora ĩngĩhota gũkuona na ĩhote gũkũrũmĩrĩra na nginya kũiya mbeca icio. Ningĩ harĩa gĩcicio-inĩ mũndũ owothe ũkĩta bengi-inĩ nĩarahota kwona kĩrĩa kĩrathiĩ nambere hau, ũguo nĩekũhota kwona nĩ kĩ nĩ mbeca cigana atĩa ũguo wakuwa gĩthimi kĩa mbia kũringana na ihinda rĩrĩa macini ĩyo ĩgũkorwo ĩgĩtara. Na ũrĩa tũngĩhota mũno kũnina ũhoro ũyũ, nĩ rĩngĩ hagakorwo na na a kaũndũ harigicĩirio, ũguo mũndũ ndangĩhota kũmenya kana wathiĩ kũruta mbeca kana nĩ kũiga, kana waruta gĩkĩro kĩigana atĩa nĩguo kũnina ũici wa mbeca rĩrĩa mũndũ arauma bengi. Ningĩ oho nĩũndũ wa mĩkora oĩrĩa ĩrutaga wĩra thĩinĩ wa bengi, gĩcicio-inĩ nĩekũhota kuona wathiĩ mwena ũrĩkũ, ũkwĩhumbĩte atĩa, ũguo nĩekũhota kwĩrĩra mũndũ ũngĩ nĩkĩĩ wakuwa na waikia ha, ũguo akahota gũkũrũmĩrĩra na nginya kũiya mbeca icio.

Gũcera kũndũ kwa ndũire nĩkũrĩ na bata mũno, tondũ nĩtũkũhota gwĩthomithia na kũmenya maũndũ marĩa mahanĩkĩte hau kebere. Ningĩ no tũhote gũtarĩrio nĩkĩĩ gĩtũmaga twĩke ũndũ ũyũ, kĩhumo kĩagwo nĩ ũrikũ ona ningĩ gũkenera kĩrĩa bũrũri witũ ũthiĩte na mbere ũgĩkũraga okahora okahora.